Mĩcemanio ya kũgerera nenda-inĩ nĩĩteithĩtie mũno mwena-inĩ wa gĩthomo na gũkinyĩra andũ, tondũ okorwo nĩ mĩcemanio ĩrahanĩka, mũndũ ndabataraga gũthiĩ kũndũ kũnene nĩgetha akinyĩre ũndũ ũrĩa ũrerwo motungata-inĩ. Nĩngĩ nginya mbeca mũndũ nĩ ahotaga kũigaiga tondũ, tuge ta mbeca iria ũngĩhũthĩra gũthiĩ okorwo nĩ mĩcemanio-inĩ kũndũ kũraya ta tuge mũndũ e Mũrang'a na arathiĩ mũcemanio okorwo Nairobi mũndũ nĩahotaga gũcĩba mbeca icio cia marũgendo macio na ngĩnya mathaa na mũndũ nĩahotaga gũcĩbu. Tondũ kuma mũcemanio ũkuma okorwo nĩ thaa ikũmi na ĩmwe, na mũcemanio ũcio rĩrĩa ũrahanĩka nenda-inĩ no ũkorirwo tu na intaneti na netiwaki njega nĩgetha ũkinyĩre maũndũ mothe marĩa mararĩrĩrio mĩcemanio-inĩ na nginya gũcangĩra mawoni maku.

Kũrĩngana na maũndũ marĩa marĩkuo thikũ ici, gũtĩri na ũgitĩri mũiganu wa gũkoma mĩkawa-inĩ. Tondũ mĩkawa-inĩ kwĩna maũndũ maingĩ moru marathiĩ na mbere, ũgakora kwĩna andũ maratwarwo kuo rĩrĩa makoma kuo, ũgakora mũndũ nĩathĩnjwo kana nĩoragĩrwo mĩkawa-inĩ. Ningĩ nĩũgũkora mĩkawa-inĩ mĩingĩ kwa ihinda rĩrĩ kwĩna kamera iria cia thiri, iria ũndũ wothe ũreka kũu, ũndũ wothe ũreka ũngĩĩkora mbica-inĩ kana intaneti-inĩ maũndũ marĩa mothe okorwo nĩ kwagana ũkwaganaga, wĩkore, nginya gwĩthamba, no ukore wi njaga ũgĩthamba wĩkore intaneti-inĩ ũguo mĩkawa-inĩ ti wega gũkoma kuo.

ChatGPT ChatGPT ĩna moguni tondũ nĩ ĩrateithĩrĩria okorwo nĩ mwana, nĩ yũĩ maũndũ mothe megiĩ mathomo na nĩ ĩrahe okorwo nĩ kĩndũ arenda gũthoma akamenya na ihenya. Ũcio nĩguo ũguni ũrĩa ĩĩ na guo. No ningĩ ĩĩ na mathĩna tondũ ũrakora mũrutwo rĩrĩa mareka kĩgerio, arutwo magathiĩ na thimũ kĩrathi-inĩ kũrĩa marekĩra igerio-inĩ. Mageka kana makaiyĩra kĩgerio kũhĩtũkĩra iyo ChatGPT. Na ũguo mũrutwo akarĩkia thukuru ta rĩngĩ atakinyanĩirie gĩkĩro kana ngirĩndi ĩrĩa anyita ĩgakorwo ti yo. Ndohĩgĩrĩire gũkinyia ũmenyo hau.

Mũndũ, thaa harĩa ici tũkinyĩte library ya intaneti nĩ ĩrateithia mũno tondũ, mũndũ ndarabatarwo gũthiĩ kũndũ kũraihu nĩ getha, athome ibuku rĩrĩa arenda. No aingĩre okorwo nĩ thimũ-inĩ kana laptop -inĩ yake, athome, na njĩra hũthũ. Ningĩ ũgakora, andũ magĩthoma ũguo nĩ maracĩba nginya mathaa, marĩa mũndũ angĩhũthĩra gũthiĩ kũndũ ta kũu library -inĩ ĩyo athome. Tondũ, na mathaa nginya ma gwetha mabuku marĩa mũndũ are arenda gũthoma tondũ thimũ-inĩ, no kwandĩka hau ibuku rĩkerehe na mũndũ agathoma na njĩra hũthũ ningĩ, mũndũ no athome ihinda rĩrĩa o rĩothe araigua no athome na angĩkorwo ndarĩ na ũndũ areka ngina angĩkorwo nĩ ũtukũ biũ.

You tube ĩteithĩtie mũno gĩthomo gĩa Kenya tondũ ũrakora, kwĩna gĩthomo gĩa kũhũthĩra akorwo nĩ mbica, akorwo nĩ vindiũ kũrĩa, mũrutwo arathomithio nginya mathabu. Ũgakora akorwo mũrutwo ndananyita kĩrĩa egũthomithĩtio thukuru kana akorwo mũrutwo, nĩ egũtĩrĩte thukuru mũthenya ũcio, ndarĩ na thĩna tondũ kĩrĩa andũ arutwo mathomire no akĩrute You tube. na athome na njĩra hũthũ. Ningĩ to mũhaka akorwo nĩwathomithĩtio kĩndũ ũthiĩ wĩre mwarimũ acokere kĩndũ kĩrĩa athomithĩtie, no no ũingĩre You tube ũthiĩ okorwo nĩ topic ĩrĩa mũgũthomaga kana handũ harĩa mwathomaga, ũthiĩ wandĩke hau na herehe na ũthome na njĩra hũthũ nginya o mathomo mothe.

Thigiriri ya mũthũa nĩ ĩkoragwo na, bainda kana ũguni, tondũ, thigiriri ĩyo nĩ ĩrĩagwo, rĩrĩa andũ maga irio no marĩe, thigiriri icio. Ningĩ ona ngũkũ nĩ irĩaga nĩ irio cia ngũkũ, na nĩ ũkoraga ona thigiriri ta thuraku nĩ cikoragwo na ũguni tondũ, tuge ta rĩngĩ he, indo nyamũ kana nyamũ iria njũru ciĩhithĩte handũ okorwo nĩ nyoka. Rĩrĩa thigi thuraku cioka nĩ cihotaga kũingata tũnyamũ tũu tũru okorwo nĩ, nyoka, okorwo nĩ mbũmbũĩ, indo icio ciothe nginya okorwo nĩ mbĩya nĩ cingatagwo nĩ thuraku. Na thuraku ciũkaga cihĩtũkĩte ti indo ciagũikara mũno.

Maũndũ marĩa ciana ciĩkaga kaingĩ nĩ ta gũthaaka, kũhũra okorwo nĩ mũbira, gũteng'erania, gũkoma na maũndũ macio ciana tuuge okorwo nĩ gũthaaka mũbira nĩmekagĩra okorwo nĩ iharoinĩ cia mũbira kana okorwo nĩ hau nja haao. Okorwo nĩ gũteng'era, no mathiĩ nginya okorwo nĩ gĩthaka inĩ na mehithe, kana nyũmbainĩ, mehithe kũringana okorwo nĩ mũndũ akehitha thutha wa gĩtĩ kana mwana..

Kĩrĩa nyendete mũno ũhoro-inĩ wĩgiĩ kũrũga nĩ kũringana na ũrĩa andũ marũgaga. Ũgakora kwĩ andũ marũgaga magĩkaga wamandang'a, kũrĩ andũ angĩ marũgaga ta marombũka makarũga kũndũ kũmwe kũnene mũno. Ningĩ niĩ nĩ ngenaga mũno rĩrĩa ndĩrerorera mathako ma kũrũga kuma hĩndĩ ĩrĩa ndaciarirwo ũcio nĩ ũndũ wĩ thĩinĩ wakwa. Na kũrũga ona nĩ ndiriragĩria, na niĩ mwenyewe ona nĩ ndũgaga no harĩa itarũgaga kũndũ kũnene.

Mawĩra ma mũciĩ gatagatĩ-inĩ ka andũ a bamĩrĩ, ndĩmagayanagia kũringithania o harĩa ndarora ngona mwana, kana mũndũ harĩa arahota mũno, nĩgetha tũtikahinyĩrĩrie andũ angĩ. Rĩu no ũkore ta rĩngĩ hena mwana wa mĩaka ikũmi, ndingĩmwĩra ta rĩngĩ athiĩ akarute thumu. Koguo ngayanagia mawĩra kũringana na harĩa ndĩrona mũndũ no ahote mũno. Na tũngĩkorwo na andũ erĩ atatũ mangĩhota wĩra ũmwe kwa ihinda rĩu, mũthenya ũyũ ũngĩ, kũringana na mũndũ ũrĩa ũrarutĩte wĩra okorwo nĩ ira, nĩmacenjanagia ũgũo nĩgetha gũtikagĩe na mũndũ ũrona ta aronerwo kana arahinyĩrĩrio.

Kĩrĩa gĩtũmaga andũ mauge atĩ nĩ wega kũharĩria gĩtanda gĩakwa o rũciinĩ nĩ nyũmba yakwa ĩikare ĩthaka tondũ rĩrĩa mũndũ a a ara ũrĩrĩ wake kũu nĩkuonania mũndũ ũcio nĩ mũndũ ũrahota gwĩbanga. Kana okĩra nĩ arahota kũrũmĩrĩra mĩbango yake ya o mũthenya kana rĩrĩa mũndũ anjia na kwara ũrĩrĩ kũu nĩ kuonania ona nyũmba ĩyo ĩngĩ nĩ ĩgũkorwo ĩ theru. Tondũ rĩrĩa mũndũ, o rũci-inĩ o rũci-inĩ ara ũrĩrĩ kũu nĩ kuonania ona rĩrĩa ahũra nguo ndarekaga ciothe cigĩe na gĩko nĩ getha, ahũre. Kana nyũmba onayo nĩ amĩigaga ĩtheru o hĩndĩ kana agĩkoma agatigĩrĩra nĩ athambia nyũmba.

rĩrĩa andũ mena ngucanio bamĩri-inĩ yakwa nĩ ndĩmetaga kana nĩ tukoragwo na mũcemanio tondũ andũ matingĩrũa o hĩndĩ o hĩndĩ okorwo nĩ ũndũ wa tũũndũ tũtũ tũnini. Ũguo mũndũ rĩrĩa ena thĩna kana rĩrĩa ona nĩahĩtĩrio nĩ mũndũ ũngĩ wa bamĩrĩ nĩ tũkoragwo tũbanganĩte ukauga wona nĩ wahĩtĩrio ũkera mũndũ ũngĩ nĩ getha agagũteithia. Kana nĩ getha mũkaririo mũkaiguana ningĩ bamĩrĩ yakwa andu matihĩtanagia ũguo mũno tondũ nĩ tũkoragwo tũiguanĩte mũno. No tondũ rĩmwe nĩ kumĩraga tũũndũ tũratũma nĩ twaranagĩria tũkaiguana na maica magathiĩ na mbere o wega.

Niĩ ingĩhota kũgarũrĩra gĩtĩo kũringana na ũrĩa twaranagĩria bamĩrĩ-inĩ, tondũ gĩtĩo nĩkĩo nĩkĩo mũthingĩ wa mĩaranĩrie, ũgakora he andũ njaragĩria hatarĩ na itĩo, ũgakora twĩna ngucanio, rĩu rĩrĩa ingĩcenjia nduĩke ndirĩaragĩria andũ ũru, no nĩndĩrona ta tũngĩkorwo na ũngĩkorwo ũrĩ ũndũ mwega mũno.

Anake nĩmagĩrĩirwo kũmenya mawĩra ma mũciĩ tondũ anake ona mũndũ atakinyĩte ha kũhikania, hĩndĩ ĩyo e mwanake no rĩrĩa ona kawĩra kana rĩrĩa oima mũciĩ kwao kũrĩa araikara na aciari ake, ti hindo yothe angĩhota kũgũraga irio ningĩ noage mbeca cia kũgũra irio hĩndĩ ciothe, ũguo ũgakora rĩrĩa mũndũ akorwo ta rĩngĩ nĩ kũruga no onio kũruga o tene nĩgetha ona aumagara kana ndangĩhũta rĩrĩa e mũciĩ, ningĩ nginya ũtheru kwĩhũrĩra nguo he nguo ingĩ nginya ũtangĩnengera mũndũ akũhũrĩre, ningĩ hena okorwo nĩ ũtheru akorwo nĩ gũthambia indo, kũhũra okorwo nĩ gũthambia nyũmba, nĩ maũndũ o mwanake wothe abataire nĩ kũmenya.

Macindano ma gĩthomo nĩmatũmĩte, gĩthomo kĩgĩe na maumĩrĩra maroneka. Tondu rĩrĩa akorwo mũndũ nĩ etamburĩte mũno, atĩ nĩoĩ ũndũ, na athiĩ akorwo nĩ macindananoi-inĩ macio, acindwo nĩ mũndũ ũngĩ ,niakũona gũtirĩ ũndũ oĩ, na koguo athome na kĩo mũno, nĩgetha hĩndĩ ĩo ĩngĩ meka macindano macio, agacinda mũndũ ũcio wamũcindĩte hĩndĩ ĩo. Nake mũndũ ũcio wacindanĩte hĩndĩ ĩo nĩagwĩka ũrĩa ekũhota nĩgetha, ndakanacidwo nĩ mũndũ .Rĩu ũgakora thuthai-inĩ andũ mathoma ũguo magĩcindanaga, mwana niwe ,kana mũrutwo arutwo nĩ marateithĩka , nĩ marateithĩka na kũhĩtũka wega.

Icicio cia ndinjito nĩ citeithĩtie gĩthomo gũkũ Kenya tondũ gĩthomo thaa ici, okorwo nĩ gũthoma no wone mwarimũ hĩndĩ ĩrĩa rathomithia nginya okorwo nĩ gĩcicio-inĩ gĩa thimũ. Rĩu ũgakora ona rirĩa tuge ta rĩngĩ mũrutwo akĩhũthĩra gĩcicio kĩu gĩa thimũ no athome na njĩra hũthũ mũno tondũ no athiĩ akorwo nĩ kĩndũ marathomithĩtio eririkanie, na okorwo nĩ kĩndu arenda kũmenya kĩerũ no athome na njĩra hũthũ makĩria.

Mĩcemanio nĩ ĩkoragwo ĩbangĩtwo, kũrĩa thirikari ĩbangaga okorwo nĩ kũndũ kũrĩa arimũ megũcemania, nĩgetha mathomithio ũhoro wa kũhũthĩra mĩtambo ya ndinjito, tondũ tondũ thaici gĩthomo nĩ gĩcenjetie titatene, ũrĩa gĩthomo gĩakoragwo no kĩamabuku, thaici ona thirikari nĩ ĩrarihĩra okorwo nĩ arimũ, mbeca cia gũthomi gũthoma kũhũthĩra mĩtambo ya ndinjito nĩgetha gĩthomo gĩthiĩ na mbere kwagĩrĩra makĩria.

ĩĩ no ndarĩrĩrie mũbira wa mũthako wa magũrũ, ũrĩa ũkoragwo na athaki ikũmi na erĩ. Na athaki acio, he athaki arĩa makoragwo akũrigĩrĩria thũ ciũke cimabũnge mbaũ. Na he athaki ningĩ akũrigĩrĩria, kana agũthiĩ gũbũnga mbaũ, na kwĩna ũrĩa ũnyitaga mũbira wahũrwo ndũkaingĩre mbaũ.

Rĩrĩa ndĩna mũciĩ ũtarĩ mũtheru na ndĩna mahinda manini ma gũtheria, nĩndutaga mawĩra marĩa ma o okorwo nĩ gũthambia indo kana mawĩra marĩa mekwĩiganĩra mathaa mahinda marĩa ndĩnamo ma gũtheria, mawĩra macio nĩmo ndutaga akorwo nĩ gũthambia indo, akorwo nĩ kwara ũrĩrĩ ngara, nĩgetha mawĩra marĩa matigara akorwo nĩ gũthambia nyũmba ngathambia mũthenya ũcio ũngĩ, na ningĩ okorwo wĩra nĩ mwĩingĩ mũno na ndingĩhota kana nĩndĩrona kwĩna gĩko mũno mũno, nohe mũndũ wĩra andutĩre nake ndĩmũhe mbeca.

Niĩ njĩra ĩria hũthagĩra Kũiga nyũmba yakwa ĩrĩ theru na ĩna mũbango, mawĩra o ma mũthingi ndigagĩrĩra nĩndarĩkia gũtheria, kamũira ngomete, okorwo nĩ gũthambia indo ngatigĩrĩra nĩ ndatheria, kana nĩndathambia indo itakomete itathiĩte gũkoma, okorwo nĩ gũthambia nyũmba, ngatigĩrĩra nyũmba nĩ theru rĩrĩa itakomete, kana kamũira thiĩte gũkoma, okorwo nĩ gwĩthamba, nĩndĩthambaga o rũcinĩ rĩrĩa ndokĩra, na ndaumĩra wĩrainĩ. Ũguo nĩguo njĩkagana na nĩndigagĩrĩra nĩndeka ũguo,o mũthenya o mũthenya.

Niĩ menyagĩrĩra riko nĩ rĩtheru o mũthenya o mũthenya thutha wa kuruga, na gutigĩrĩra nĩ ndathambia indo iria ta rĩngĩ twarĩra okorwo nyuma na andu twarĩa nao, ngatigĩrĩra indo icio ni theru. Ningĩ nĩndigagĩrĩra, okorwo nĩ gũthera, okorwo nĩ gũthambia nyumba, ngatigĩrĩra nĩ ndamĩthambia na yathera wega, kana ngatigĩrĩra riko nĩ ndarĩthambia na rĩathera, na rĩrĩa ndathambia indo nĩndigagĩra nĩ ndacibanga wega, nĩgetha cigatiga gũkorwo ciharaganĩte, nĩgetha riko rigakorwo rihana wega, o wega.

Niĩ ndahũra mbica ndĩna ngui, no ndĩmĩtwarage o mũthenya o mũthenya okorwo nĩ rita rĩmwe tũcere. Tondũ onayo ngui nĩ ĩrenda, kũ, kũhũthĩra mwĩrĩ kana gũcera mwĩri, kana kũnogora mwĩrĩ. Rĩu niĩ no ndĩmĩtwarage o mũthena o mũthenya tũcere, tũgacera ta kiromita ĩmwe ũguo ningĩ tũgacoka. Ũguo, nĩ getha onayo ĩgakena tondu, ngui onacio nĩ citiendaga gũikara handũ hamwe hĩndĩ ciothe.

Nĩguo kwagĩrithia njĩra cia ũkui, nĩ kwagĩrĩire gwakwo thitenji iria, harĩa andũ marĩ thiaga gũkuĩrwo taũni-inĩ na thitenji icio cikoragwo cirĩ nyingi, nĩgetha andũ magatigaga kumaga handũ hanene magĩthiĩ thitenji ĩmwe, nĩgetha makinye na ningĩ, o thitenji thitenji nĩ ibataire ĩkorwo na kũndũ kũrĩa ĩratwara andũ. Na ngari cikorwa na na na kĩbandĩko kĩrĩa kĩronania kũrĩa ngari icio cirarora, nĩgetha andũ magatigaga kũraga mũno makĩria. Ningĩ ningĩ nĩ kwagĩrĩire gũkorwo na maabitha a borithi njĩra-inĩ cia andũ kĩũmbe, nĩgetha andũ magatigaga kũhũrwo ngeta mũno mũno rĩrĩa marathiĩ gũkuo nĩ...